So kikiboisien ndureret kiyokto ng'alek anan kiyoktoo nyolyon anan kiyokto kabwotutiet ab kegurbiik kobwa tuyosiek ab kokwet ii asikobit keng'alalen ng'alek chebo mahana chekitinye boisiek ab olikinyee, tinye ki sait age ko kimagararan amun mogose biik, kii anan kelelen mara toritik anan ko mara ko logok chetong'oitos anan ko mara konee, ako kora kii anan komakigas akobo elekiit nekiu koristo, olekiusto, ko kii kous ko wendii komosto nekamakemoche kwo koristo koibe ndureret kogas bii chebo komosiningo, ndureret ko kiboisien biik ab keny kokure biik ab kokwet asikenyoketoboten nyweny keng'alalen tetutik, alan kitigon biik anan kebwochi biik akobo ng'alek cheibyoen chekogoit anan kebwa kegas ng'alek chetinye biik che bo mahana nda yan kait, ako kora kokiboisien ndureret keguren okot, kimiten ilekigigutito ndureret, ki anan kegut konyil somok.

Boisioni kokinde ireyu ko boisiet ab kimutat biik ana kesor biik ak kimut kong'eten komosta agenge akoi komosta ngo, boisioni ko kararan amun toreti biik yon tindo haraka yon mii elebendii yon mii eleyoche ilabat ana yon mi kiy nekoyoche kiyogun ih kotoretin amun malasima iib akoi yoton keiker ih malasima iib akoi yekilonyen karisiek ile siosich karit newendii um oldo elekile imuchi ikur imiten akot kot akonyo kosorun ih ako roisi elekichengdoo ako ngeba kora ng'alek ab rapisiek ih komiten kora ng'weny, miten kora ng'weny ako bo maana amun uui elekibetitoo yon miten karisiek chu uui elebetitoi amun imutin imutin nderepa nebo karinoton kong'eten eleng'eten ih akoi elemoche iwe ngot ih kemoche iwe benkit isire kityo ile kemoche iwe benkit fulani kong'ete chichoton nebo karit akosorun akonamin kong'eten elemii akomutin akoi benkit.

Olekitoretititoi urerioshek kopwa parakyat kong'eten ng'weny komuchei akenge eng' tukuchuton kimuchei kinam ketech kiwanjoshek chekororon cheimuchen kopire pirik ap mpiret mpireshek amun yomiten kiwanjoshek koroisi olekipwone olekimuchei keyai mazoezi olekimuchei kepir mpiret ole kimuchei kele kakipa anyun ra uyan apokepir mpiret mauyon mamiten kiwanjoshek chekipiren mpiret ako kora koyoche keng'ololchi piik chepire mpiret akitikoni akikoini akot ropishek kipikiit kiiten no sikotoret akoyai icheket kora kocham mpiret akoyai icheket kopwa en kila nyokopir mpiranaton yochei kora kecheny piik chekisomonchi anan piik chengen komie kabisa akopo ng'alek ap piret ap mpiret asikonet piik chemengech ak choton chepire mpiret oleyochei kepirto mpiretak sheria chekisipi yon kopure mpiret asikopit kora ko ngepa uyan komakiyoe makoseshek chemengechen chetos koyoei keistan aenge en kotiotindet ap mpiret komara makokim.

Ngeker ni kopwotwech ng'alek chechang kabisa netai ipwotwech iporu koot nepo maana en kanaset ap Nairobi iporu olekiyoen tukuk chepo maana yo mikiy niyochei koparta nekipo keny kiekipo keny anan ko yomi kiy nekipomaana nekimache kingalalen kochomei pik sikopwa koito ni ikere en ireu konyikingalale tukuchuton amun naat zaidi eng emet naat koi eng emet akopo kit akenge eng korik chekichetai ketech eng kanaset ap Nairobi ako kounoton ko kikoyai konaak mising eng piik chechang nyoni chito anan yo phone chumbek koyochei kopwa tukul anyokoker yuto amu kikenai kele olekiinomen nganaset ap Nairobi akenge eng korik chekichetai ketech kopa parakchat en taonit ap Nairobi

Ane achome boisioni amun toreti piikab malazima duket sisich kiit nemoche, netai imuchi itobote en got ak ilal kit ne nemoche imiten kot ak igany tor keibun koit kot anan keibun koit ole nekit ak inye asi iwe isor kiyoto, nebo aeng kobose ngalekab chiletabge , en dukosiek amun piik che kotobwone nyokoalisie en duket ii komuche kotobot en kot ak koteb tukuchoto um kobun um simoisiekwak, malazima koit yoto si koalis, yamait yoto si koalis ii, kobose chiletab ge agot en dukek ako bose um ako bose um rabiisiek che koteboisien ibune iwendi bakoi dukek yoto ibeibu kiyoto, boisioni kora kotoreti piik chechang kosire kasisiek kou che tai piik che yoche koib kiyoto akoi koingungung, chebo aeng piik che aldo kiyoto kosiche rabinik ak chebo somok ii ak inye imuche inyoru um kiisteun rabinik fulani eng che kotelibani komou yon kotebeiyolo kiit eng rabinik um tugul che ketinye kotoiku kali kosir inial en kiito um.

Netai ko atindonik ap keny koaroru kit nekikoyookse anan ko kiit nekiipwote kele kikoyookse ako en otindion nito nekiaroru komakele kiaroru kityo kesiptoe saishek alak en otindonichu ko tukuk che kikakoker poishek chok anan tukuuk chekikekere koyookse ako komwochin piik sikonet Pichoto komatokoketchi koyoto mayachei keketchi kiit nekikakenetin kopun otindonik choto chekakimwa amun ki poishek cho ing' keny koten nguni ko kiarorwech atindonik choton akomwowech kolenjech lakwani en rieu anyun kokakinetkei inoni ak inoni ak inoni maache keeshoi ng'alek chekamwa piik cheechen anan mayachei keyochini piik alak cheyach anan mayachei kepoipichini kaputet ap ingo so kotinye kainutik cheki chekikororon cheki ngearorchi laak koetu lakwet kongen kole mamachei akerkeit ak anom nekimiten otindoniot noni keker ko ngoet lakwet kole mamachei akerkeit ak anom koterei tabiet noton en sobetnyi another inendet amatkoyai tukuk cheachen kopun otindonionoto nukikakimwachin kamenyi anan ko netupcho anan ko patiemit anan ko chii age tukul

Sendeisiekab kansa en Kisumu kochang kabiletage . Chetoreti bik kobiman miandob kansa. Toreti bik kenai kele imi stechit ainon en miandob kansa kotoreti bik alak Konami kole itinye miando ainon en kansa anan komotinye . Sndaisiek chuton komiten eleterter en Kisumu miten oot kouu omabay, miten oot kouu Kisumu town, miten oot kouu elerubekee ak Kisumu kou siyaya miten akot kouu sibitalishek chemi oloton kotinye sendeisiekab kansa chetamko bendi bikab oloto akobimanke kot kotinye kanza anan motinye akemwachi the way forward akemwachi kelenchi nee neyoche iyai sikobit komanamin mianito nee tuguk chemoyoche iam anan nee tuguk chemoyoche iboisien sikobit komanamin mianito Ako toreti bik checheng kora amuun eh kikonuu boisietab buch imuche ibiman ke buch malisima iluban

En ireyu ongen Jackson Ole Sabit inendet ko pastor en Anglican Church ago kondoindet ne naat en Kenya kondochin ngalek ab kiristianik, indochin ngalek ab kanisa mwochin serkalit agobo tuguk che yoche keyoe kotienge kosibet ab ng'atutik ab Bibilia kotinenge kosibet ab ng'atutik che kitet Jehova ng'atutik taman che kitet Jehova ak konete biik kobur en kalyet ak konet biik agot koteb en kalyet ak kong'olochin ichegen en ichegen ak kotesta koamda logoiywek ab kipsengwet anan logoiywek ab Jehova choton chemiten Bibilia inendet kora kotoreti kosochin emet sikotelel ak kosochin che indochin emet kotelelyo ak kotil tilet nekararan amun tilet netile bichuto kotilet ne tienge anan ne toreti meng'ik chebo emet

Iboru eleking'ololen ng'alek ab bandaptaa nebo emet, iboru eleking'ololen um tuguk chekatil kandoik akobo emet, iboru eleking'ololen rapisiek chekikoitoo koba county ako iboru kora eleking'ololen tuguk cheyoche keyoe akot en county ana ko en emet mzima asikobit ketes bandaptaa asikobit ketes kokuiyet en biik asikobit kora ketes toretet ab biik kou kinya biik kou kenyor kitabusiek kou kenyor kerichek kou kenyor somanet ab buch en look chemotindoo sigik ana cheyobu um ana cheyobu um familia chemiten ng'weny ako kora koboru elekinyokeng'ololen aketeten akobo kandoinatet ab emet ngotko moboiboenjin kandoik chebo komostab county ana chebo komostab um county fulani komuche kosto ana king'ololen akobo kostoet ab kandoindet nekayai tuguk chemonyolunotin eng emet.

Netai amache amwa ale imbarani kokikepirchike kong'eten keny mabrani kokikepirchike bikab sehemu nebo nyeri eh en muda nebo nekakomuch kokoiit miten kochutetab ke nebo tiletab imbaranien biik chebo oloto konito anyuun kakimwa kele yoche kechob titile deed yoche kechob kartasit neboru kele neng'ung'et imbarani aketilchi bichoto imbarenik kokerkeit chitugul nekimenye yoto koyoche kowek akomwa kole kiamenye ireu asiketilchi chitugul nemwae kole kiamenye ireu en komosto nemoche , mokemoche tuguk cheibu koimutik cheimebik chealdaishe amuun inyokoime biik akot chetesetai ak kasisiekwak en Kila ak Kila amuun nito koibu asenet eh kochutetab ke Kotor koyai bik kobirge

Kongoi amuun kaibichi kaafo, imoe toretet ainon, tos imoe toretet nebo libanetab tuguk anan tos imoe toretet nebo iteb ng'alek anan tos imoe ketoretin akeibun tuguk koit kot kotimoche ketoretin keib tuguk kobua kot ichil numbait nebo somok, kotimoche ing'alalen ng'alekab rabinik ichil numbait aenge, atimoche imwaa akobo elebuatitai akobo kaafo ichil numbait ang'uan atimoche inai akobo kabuatetab kaafo ichil nambait ko tuket neoogot missing nealdo tuguk chechang koaldechin bik chechang en emeet komugul muzima Ako malisima inyoon bokoi tuket imuche I am simoitng'ung akicheng kinemoe akimwawech ilenchech imoe kit koteb kole akilenchech imoe en saisek chu kimuche akeibun akoi kot kotien ke sait nekemwa akiliban kityo rabinik chekimakkyinge koitu kioton .

Inye ko giimwaa ile kiitar testi tugul chebo sugul, ago kemwaa ile momiten kiit nemeyaai ngunoon yoche igrachueten lagini meibu baronook choton, yoche iibwoon baronok cheboru kelee kiiyaai kosiit misima ak itaar testi ak isiir en tuguuk choton, ago yoche imwowon kainengung iih ak um eeh nambait nguung negiichutunen anan ko admission number negigigonin asigobiit acheeng en systemiit mara mii uyaan en sistemiit motiorogen igrachuetenii ngeet kityo iih ak igonon tuguk chon kateeb ak itobote kotar oguriin omwouun olenchin kagochobok, momiteen kii agetugul neimuche koteriin ngeet kityoo iih isiib kityo kiit nomwouun kouu kiit neuu.

Masaek koipu laakwach eng oret nekararan kot mising amun netei icheket koek piik cheyoei kasit ngetei icheket koek piik chenyikonen akonetei icheket korip tuka kou murenik kopendotei ak kwanishek akinetei elekiriptoi tuka akinetei olekiportoi amitwokik olekiipundoi omitwokik kopwa kaa tipiik kopure ak kamatik asikinetei elekiriptoi laak elekipoitoi kwanishek kwak ak olekiteptoi yo miten ak murenik ako kora konetekei kamatik ak laak kotech korik amun eng masaek ko kamatik ak tipik cheteche korik kou ole kikiserta eng kitabushek murenik masaek kinetei yochei kopa tumdo icheket akinet kemwoi kelech murenik komakiyoe ni ak noni koayei noni ak inoni koechekitu icheket kingen kole koai murenik koyachei ayai chutep kole ak chetepkole kou yoche arip tuka akoyochei arip kaa akoyochei arip Malik ap kaa yochei koane netononei en kaa yo mamiten chiton ake

Kiruokindet koyoche koyan anan konde muirit kartasitab kotunishet nebo bik oeng ako kartasinoto sikomong kowek kooche kotar betushek taman ak angwan en kartasinoton komi tuguk chechang kou koyonchinetab kwondo ak murenik kotungee ak komengis en kipagenge ako iboru koraa aa icheket ingotkomiten komie en ngalekab aa , miondab ukimwi ako koraa koboru ngot kotos koyonjin icheket kole moche komengjin ee en sobenywan kotugul ako iboru koraa kele bichoto oeng kobikab emetab Kenya kokikisikyin olito ako iboru kole ichekt kotinye aa ,kotinye koyonchinet nebo kobur en yuton ii ak kosich lagok en yuton ii, akoboru aa eletinjingee icheket kou ngot kotunjingee komostab Bomet, ngot kotunigee chitab Bomet ak chitab Kericho, anan ngot kotunigee chitab Bomet ak chitab Narok, anan ngot kotunikee chitab Bomet ak sehemu aketugul nemiten en Kenya ako kartasinito koiyanat en ee sheria chebo Kenya.

akenge en tuguk chemogotin yon imoche itil kartasit tab kotunisiet ko kibandet yoche itinye kibandet ng'ung neiboru kole ibunu emet ab kenya ako kora kit nepo oeng neyoche itinye yoon imoche itil kartasit ab kotunisiet ko kartasit ab sigisiet neiboru kole kikisichin kenyit ainon ako kikisikyin ano yoche kora itinye kora pichait neiboru togoch neng'unget anan togeet neng'unget sikenai kele inyee iman neimoche itunisiet ako tuguchuton chukimoche koyoche otinye okwek oeng'u biik chemoe kotung'e chotok ko murenik ak kwondo koyoche okoite tuguchon asikekonok kartasit ab kotunisiet

Rwoik ab Kenya komuche korwai ak kosiryo komie amun alak en icheket ko kong'eten lakwandit nywan ko kitam kong'ete subui akorwai sugul kiolikinyet en lakwandit nywan ko kitam korwoe kobendii sugul amun kimokonekiten sugulisiek age kora ko rwoik ab Kenya konyoru um kanetet nekararan akobo ng'alek ab kerwai akonyoru kora um konetisiet nebo nebo amunee sikerwoe amun ih alak en icheket ngorwai koibu fethaisiek cheu gold cheibu kobwa emet ak kotes ng'alek ab rapisiek en emet ako kora icheket kobure um en tulonok kong'ete borto um konomegee ak chito neloboti amun kabusenyin komiten barakiat

En anee ko gararan ndogisube ortinweek ab keny amuun toreti tuguuk chechang, toreti kegonoor elegiteptoo boishek kyook en oliginyeen ago koraa kotoreti koneti biik agobo atepto negibo keny , elegiyoche koburto neraniik anan elegiyoche koburchiin biik anan tuguk chegiyoche koyoe neraniik, chebo kasarii um eeh ortinweek ab kasari chebo um aaah kisirtoo tumweek iih koo aah kigoisto ngaleek chechang' chegitam kyoee en oliginyeen ago koraa koyoe noton keutyeen tamaduni anan yoe yotoon keutyeen elegitebtoo boishek chook chegibo keny, ago en tuguk choton chechang' chegigiyoe ko kimii tuguk chegitoreti, kitoreti alaak konyigonegitun ak komuch koriib tuguk chwaak chemiten kaa, alak kogitoreti kogochi icheget kimnotet nebo aah kosuldaeen anan um kiit negoyoee anan um aah kosuldaeen mogutyeet negoyoche koyaai inendeet.

Chang tukuk chekikowal boishet ap panganet ap imbaret amun alak eng imbaronok chekitinye piik komayamei komuch koripen tuka chechang kosir somok anan mara komining zaidi simaimuch kominen pandek k so alak koyochei kotech kityo korik chekikomboondoi asikopit konyorune ropishek yoto ko alak kotinyei mbarenik cheechen kopaten imbarenik choto komara matinyei ,mara matoltol mara ngimin minutik komarutu komie koyochei kityo koyaken tuka alak en imbarenichoto ko chang kikochanga peek alan kikoek oret ap peek nepokonam koip ng'ung'unyek chekikororon chetoreti eng' ruret ap pandek ara ko tukuk chechang ikere ile ko kiit nikakonget koyochei kityo ketech korik anan kewal oinoshek kotoret piik alak konyor peek eng kokwet

Ane kokiratil number ap huduma ako ane atinye kelchin neu anyor tuguchu cheikoiytoi serikali anan anyor toretet nepo serikali en oret ne nyum nyum kot mising amun malazima awo akoi kou ng'emwa ng'alek ap kra komalaza awo akoi oleimiten ofisit ap kra kopaten amuchi awa akoi huduma center akanyoru toretet non kotoboishe ropishek alany karit kong'eten mara kong'ete bomet akanyo akoi Nairobi anan akoi kericho kokaboishen chepkondok chechang kot mising igere ile komauyon katang'eten bomet town akanyoru toretet anan sait age kora komalazima awo duket malazima awo huduma center amuchei anyor toretet akot eng' simoit igere ile inyumnyume olekinyorundoi toretet ap serikali.

kiit nekiyai simakiboishen nambaitab huduma konetaa komara chang biik chetommo kotil nambainoton komokimuche keityi kikoi toretet biik chechang noton ikere ilee mara moboishen biik chechang nambait noton konyorunen toretet, akee komara mara kitil koit kwenet amatar ngalekab tilet ikere ilee kong'etu kounoton kou u kiit nekouu kora yoon komatil amun yoon metwoisi eeh oreet neyoche kisib asikenyorr nambainiton komesiche nambainoton nebo huduma kobaten iboru kelee kokesich, ikere ilee ko chong'oitu biik en yono kora chemotoretokse, akee ko kikibore keswa komara kokali koot mising keboishen nambai notion so ketieme oor aketukul kebos rabishek chekiboishen ketoreten biik kobun nambainoton.